Kaluwore gi tipo maneno, taneno tipo mar obila kochung'obila en ng'at maketo arita e pinje kata e gwenge, iyudo ka gwenge manitiere gi njore mang'eny, sama obila obiro, to ji olwor nikech ing'eyo ni inyalo maki kendo inyalo teri e stesende obila.

E tipo mantiere e ong'we yamoni, aneno kanyo apiko, apiko en gimakelo mor nikech okelo yot e yore wuoth, kendo sama iyudo apiko kiidho apiko kidhi kamoro, to in gi yot nikech ing'eyo ni ibiro chopo mapiyo piyo, maloyo kadipo ni iwuotho koda tiendi, kendo apiko kelo yot e yore wuoth ahinya. En gimaber kendo e piny masani, iyudo ka apiko omiyo kata ojende weche mag tich, nikech tije yudo tek, to sama ng'ato nigi apiko tonyalo yudo gino modonjo godo e ot, kochopo odhiambo eyore mag minyonge, kendo nitiere mesa moro kae, machalni opange gigo mang'we ng'aro mawadendo ni perfume. Gigi, ne joka matiyogo iyudo ka okelo idum mang'we ng'ar kendo mamit seche te, ahinya ahinya ne jogo manitiere gi tik makech.

E tipo maneno kae ochalo tipo machalo miyawo ayanga ka tich mar thieth mar Agha Khan, kaneno gimawadendo gi dho wagund ni badge. Ochalo badge no mar Agha Khan, Agha Khan en kar thieth maduong' mathiedho tuoche duto mayudore e piny ka. To kaluwore bende gi jok mochung'go, aneno colour mar wasunge, iyudoga ka igeroga gimoro, wanyalo wacho kata ni ne gigero kar nyuol, mawadendo gi dho wagunda ni martenity wing. Iyudo ni kama kamano, kapok ochako tich, tilwongoga ji, jotelo mondo obi oyawe ayanga, mondo omi kama chal kamano chak tich koseyawe ayanga ma ji ong'eyo ni adier noyawe kendo koro ochako tich maler, to mano e gino mawaneno e tiponi, ka ji ochung' kendo oseyawe ,kendo gimor ka.

Gino mabiro e pacha kaneno otas manie tiponi en ni ne otas mar kar uso gik machalo kaka chiemo, mawadendo gi dho wagunda ni supermarket. Ma en supermarket mar Chandarana, mayudore karwa Kenya kae, koro gini en gima tang'o nega ng'ato bang' ka isechudo, timiyi otasni, matang'o ni adier ichudo kuom gigo ma inyiewo, kata ma ikawo. Koro kawang'iyo obokeni, wayudoni jalni nodhi e supermarket mar Chandaranani ma onyiewo mogo mawadendo ni Soko, mar tedo chapat, chapat mar bel. Koro gini e nyaka miyi kendo ok inyal wuok .

Ka anyalo lero gimatimore kae, aneno yawuowi ang'wen machalo moa e od puonjruok mawadendo ni mbalariany, kata kapo ni ok gia to gichalo jogo madhi e od puonjruok no mar mbalariany, kaneno ka gitin'go gigo magiloso mawaluongo ni books gi rope, ariyo kuomgi onge godo, ariyo kuom gi oting'o. Koro raweregi kata kaka orwakore gichalo ni gidhi e somo mar weekend, kendo giwuotho mos kagigoyo mbaka, mano e gima aparo ni timore kae.

Kae chalo kar tiegruok maduong' mar mbalariany ma yawuowi koda nyiri kawe puonj mopogore opogore. Kendo waneno ka rowere moko ochung' ng'iyo iro moro kawuok e ot maduong' mar tiegruokno. Ironi ochalo mar mach mokel koda ng'ikni mar stima. Kendo oneno ka ochuk dar ariyo moko bende marito kwe e kar tiegruokno ochung' e bath rowere moko kanyo. Kendo waneno ranga kar tiegruokno bende koyaw ne jogo manyalo donjo kendo jogo mawuok. Kendo chalni en kama irito mager.

Tijni mar choko taka ei bombe madongo en tich maber ne ng'ano mok time, nikech okonyo alwora kama ji odakie mondo omi obed maler nikech oganda ok nyal dak gi yugi ei bombe nikech okelo dumno marach mar boma, to sama iyudo kochokgi kendo odhi owitgi mabor gi kar dak marwa, okelo yamono maber kendo mang'we ng'ar sama yugi onge machiegni kodi. Tijni, komaachielo be ok ober ne ng'ano matiye nikech en tich mimulorie gi gigo molil, inyalo po kata ka gimoro ong'adi sami chokogi, kendo gin tich ma gigo molil manyalo keloni tuwo. Koro tijni

Onge gino makelo mor ne derep nyamburko maloyo seche ma en gi jowuoth mang'eny. En morne en nikuop oyudo jowuoth mapiyopiyo kendo oyudo pesa modwarono e wang' sa mapiyo. E bat komachielo ne jawuoth, iyudo ka en tijno matek nikech nitiere larruok e donjo e i nyamburko kendo iyudo ka kuonde bet e nyamburko onge to ji diyore ka ofundu kosike. Kendo iyudo ka jawuoth bende konyore seche moko nikech sama nyamburko onge to mondo mi ichop kuno ma idhiye tek, to ober mana ka intie e nyamburko tiyudo kar betno maber maok idiri. To ka wang'iyo tiponi to wayudo ni jowuoth neno matek nikech gilarore to kanyo mar bet be i nyamburko be onge. To ne ng'ano...

E tijni ng'eyo maduong' madwarore en lony e wechego mag gedo, nikech ot ka oger gi ng'ano maonge lony to tijno en ka yiem nono nikech ot nyalo gore piny sa asaya, kendo gigo ma idwaro e tijni mokwongo nyaka many jogo manyalo tiyo tijni, nyaka wabedgi fundi kendo fundi be nyaka bedgi jalwedo makonye. Koro jalwedo ibroyudo ka tiyo tije kaka riwo simiti, pango kidi, mago iyudo ka gin tije jalwedo. To jalwedo be nyaka puonj gi fundi maduong' momako tich. Koro iyudo ka fundi oknyal tiyo kende to nyakomany jogo makonye ruwo gima waluongo ni kokoto, nyakoyud jogo makonye tweyo chumbe..

Mae wadendo ni ot, kar gago. Kaluwore gi tipo man kaeni, aneno kopang kombe machalo ni gin kombe mag jogo madwa bedo gi romo. Romo nyalo bedo mopogore opogore, seche moko en romo mar jotije, kata romo mag jo chama. Koro aneno kopang kae maler moket negi nyaka pige mag modho, ka irito mana welo mondo omi odonji. Koro kae gin iyudogi mana e ute gago, mawadendo gi dho wagunda ni conference hall. En kanyo mating'o welogo modhial maromo kanyakla, mondo gi giwach wechego mayalo gerogi kata manyalo gero kwondegi mag tich. Koro iyudoni ilosonegi maler kendo ipangonegi maler.

Tiponi chalo mar mon, mag kidienje moromo kanyakla mondo omi opuonjre wechego mag tedo nikech aneno nyamiyo moro komako oluth kuon kendo rudo gimoro ,chalo ni opuonjo mon wetene kaka inyalo los chiemo kata kaka inyalo rud chiemo. Mon gi obiro kanyakla kendo gichalo mon manigi riwruok e wechego mag kidienje, gipuonjore kendo gichiko itgi ti mondo omi gikaw gino ma japuonj puojnogi. En gimaber ke nyimine nigi riwruok, kendo puonjore wechego mag dongruok, bang'e nyalo konyogi e ngimagi masani, mondo omi gipidh joutegi kaluwore gi puonjgo magiyudo e riwruok machal gima, kendo iyudo ka.

Kae aneno tipo mar lee mawadendo ni guok. Guok en leeno morito kando ikano e pacho mondo omi orit dala kaluwore gi lee go maricho manyalo donjo kendo nyalo monjo ji e dala machalo kaka ondike. To kae lee ni mawadendo ni guok, manyo gino monyalo chamo ei taraf, to e tarafno chalni onge chiemo, kendo ong'weyo konyalo yudo kata chogo, moro kanowiti ei tarafno, en guok marateng' kendo en lee maber nikech okonyo e arita . Lee ni chal ni chiemogi ok ene moket ne, to gichalo mana kite, kaluwore gi kaka anene. Emomiyo ong'weyo chal ne di dipoka oyude gino monyalo chamo, to kata ka ok en kite, tochalo chiemono moketne ei taraf kendo ochiemo.

Ma en tich mar ywayo othiwi, aneno ka rawerano yawyo othiwi, othiwi en tich madwaro teko modhuro, nikech tekoni ema nyaka ywa osigo sama iseketo e othiwi. Tijni ok oyot, kendo rowere miyudo ka tiye nyaka bed gi tekono modhuro. Othiwi ma rawerano ywayo konyo ei chirni nikech iyudo ka minego matimo ohala thoro tiyo kode mondo omi oting'ni godo osikegi kigolo kamoro achiel kitero kamachielo. Kendo jogo matiyo gothiwini wigi tek ahinya nimar ginyalo tuomigo sa asaya kagiyudo e kor yo kata kichung'negi kanyo magidwaro luwo. Tijni kelo chiemo e mesa, to kawanene ok oyot.

Ma en od uso mar uso gigo mag konyruok mapile pile e ngimawa, kendo aneno jawuoyi ariyo kochung',achiel chalo jalwedo, tachiel chalo ng'ato maduong'ne ne, kendo aneno koting'o boksi e lwete. Boksini chalo ni en osigo moro mokel negi, kendo ng'ano manigi kalam elwete, ochalo ng'ano makawo records kondiko piny gigo mawuok kata gigo madonjo, to mae chalo ni iterone jang'iewo e kare mar ot. Nikech ng'anomoting'e oume maber kendo orwako lawno mawadendo ni apron mar jogo majouso. Koro iyudo ka rawerani gin jok moko ma ka ng'ato goyo ong'we yamo to keto gigene modawro to gifundo kendo giting'o.